Gigo makelo mor e tipo ni en kaka gwen. Gwen ipidho e pacho mondo omi obed kaka chiemo, kendo gwen inyalo pidho kaka ohala. Ni mar sama iuso gweno tiyudo minyonge manyalo konyi e ngimani. Kendo achak aneno um agulu. Agulu no chalo mar mo. To mo en gino maber, kendo mo konyo e korka tedo. Gi e wiye malo aneno gogo machalo bie. Bie en kaka chiemo mar gwen. Kendo iyudo ka en gi gima waluongo gi dho wagunda ni nutrients. Ma ka sama gweno ochamo, to gweno bet mopong', kendo machwe. Motimo mo. Kendo ginyuol maber, mondo omi gibed mang'eny e pacho. Koro gweno en gima ber. To agulu machielo ka arango, to ochalo ma oketne e gweno chiembe. Maka sama oyaro to oyude kute. Kendo kut go miyo gwen dongo.

Tipo ma aneno en mar ong'er. Ong'er en lee mar bungu. To ong'er bende ohero dak, kanyo ma, alwora ma nitiere go yiende mang'eny. Koro iyudo ka alworawa ka opidhe e yiende mamiyo ji tipo, ndalo ma chieng' rieny ahinya. To iyudo ka ong'eche ohero idho yiende go. Kagichikore kagiya koni kendo gidhi kocha. To ong'erni, aneno ka oket, chalni kae pi be nitiere machiegni. Koro iyudo ka gibayo, ka gimanyo, kwonde modho, kendo gimanyo yiende ma ginyalo idho ka gimanyo chiemo. To ong'er en lee, ma kite dwa chalo kit dhano matin. Ni nikech oyiero gigo ma ochamo, kendo ka oyudo kata chiembu, madhano chamo machiegni, tiyudo ka kendo ochamo maber. Koro ong'er kendo en le ma ok kiny ng'ato. Iyudo ka omor sama oneno dhano kendo sama imiye chiemo, otugo, ka ochikore, kendo komor. E gi kar kama entiere ni to chalo kar pi. Dag pi milose pi. Koro gihero donjo kata kwonde go ma dhano odake, ni mar okgilworo dhano.

Ee e wang ong'we yamo, aneno kute. To kute gi gin kute ma ohero pamba. E piny luo wapidho pamba. To pamba en gino makelo minyonge. Ni mar sama iuso maber, ka bei ber, to okelo minyonge. To pamba ikayo sama osetoyo mogolo rachar. Sama okye itere kwonde go ma ipime, kendo ikawe mondo odhi olos godo lewni. Ibiro yudo ni lepwa mawarwako mang'eny olos gi pamba. Kendo inyalo yudo ni kata kombe go bende mawabedie, olos gi pamba. Pamba konyo e yore mang'eny, nikech kata osiptende kwonde ma wadhie iyudo ka pamba tiyo. Ne mon go manyuol pamba ema iketo negi sama ginyuol mondo omi remo mapuokore no kik kal. Koro pamba en gino maber, nikech okonyo e yore mangeny. Kendo pur pamba be ber nikech okelo minyonge ne jogo ma goyo ohande. Ni mar sama ipidhe kendo otimo maber, to ing'eyo ni chandruok ma inyalo yudo ka luwore e yore mag minyonge, inyalo konyori. To tich pamba be ok tek.

Mae wadendo gi dho wagunda ni beetroot. Beetroot en gino ma ka iseloso piothi maler, ma idoyo maler, tikawo kothe minyiewo, kanyo ma waluongo ni agrovet. Agrovet en kanyo ma iuse kothe, iuse yiedhe ma olembe kata mag cham, kendo iuso bende e yiedhe mag jamni ma wapidhe delni wa. Koro beetroot ni ka osekome to oti kende kendo otimo maber. To iweye, mar dweche adek kamae, mondo omi obed machwe. Koro sama osebedo machwe, ibiro yudo ka obaro lowo, kendo inyalo pimo king'iyo be koselosore maber. To beetroot konyo e yore mang'eny. Mokwongo, iyudo ka imadhe, to omedo remo e del, kendo en gino ma inyalo lwoko to imwodo amwoda ka ng'ano mamadho juice gi dho wagunda. Koro beetroot en olemo maber. Kendo onego wamadhe seche duto nikech omedo remo. To remo en gino maber e del. Ni

Gino mabire e pacha ka aneno kit pur ni, en ni pur ni ber. Kendo kata ionge puodho to inyalo loso, kendo inyalo pidho gigo mopogore opogore kaka alode, kitungu, um gino ma waluongo ni carrot gi dho wadunda. Kendo ibiro yudo ka giti kendo gitimo maber. Koro gini tindore, kata bed ni idake wi ot malo, ma lowo onge piny, kata ei bombe madongo dongo gi. Iyudo ka gini inyalo loso, kendo inyalo keto godo chiemo makonyo. To chiemo sama in godo kendo ilose maber, ma otimo maber, iyudo ka konyo, anyuola, kata jogo ma idak godo e ot. Koro gini e, ok ochuno ni ng'ato nyaka bed koda puodho. En gino ma ikawo akawa yien, tiloso ka ng'ama loso orak. To kiseloso to ikawo um tinde kasukni go ma ok ti, ting'ado, tiole lowo, Kiseolo lowo tigoyo musmwal e kor yien no. Kisegoyo, tinyalo pidho gige ni mdwaro mopogore opogore. Jomoko pidho nyaka rabuon. To sama isepidho, to iyudo ka kata alwora mari ler. Ok chidi. Nikech en gino minyalo rito maber, maonge chandruok.

E tponi aneno miyo machalo miyo mar Jatich mag thieth, to iyudoga ka anyuola moko, mon mang'eny ok dhiya e ute mag thieth, kendo ochalo miyo mawadendo ni nyamrerwa. Koro nyamrerwa iyudo ga kakonyo mine monyuol kata mapek manitiere e gweng' ma ok nyal yudo kaka chopo e utego mad thieth. Koro gimanyalo hero mondo omi ajiw ng'ano matimo tijni, tijni ber kiwuotho kendo ing'iyo kaka jogo monyuol e gweng' chal, kata gi nyithindgi bende, nikech iyudo ka nitiere mon moko mokdhi skul, ma gin weche tero nyathi e ute thieth mondo omi oyud chanjogo gikia. Koro ber kagiwuotho e dhot ka dhot kendo gipuonjo mon sana sana mago manitiere gi .Dhiyo kendo iyiero kanyono monego idhi ikonyrie. Koro tich mamiyoni timoni ber kendo ndigano ayudo kakonyo miyo onyalo dhi godo ir mine kendo chopo ir mine mang'eny kowuotho e dhot.

Ma pur mar achiel kuom kothe mawadendo ni oganda mar soya. Mae en oganda kodhi ama oganda makonyo e yore mag chiemo. Iyudo ka jomoko tiyo kode kuom nyoyo to jomoko bende nyalo chwake kamano to chame kata gikuon. Kendo kodhini mar ogandani mawadendoni soya inyalo rege be. Kendo omit e nyuka mar nyithindo kendo omiyo nyithindo bedo gi del maber nikech nutrients ma en godo. Kendo jomoko bende chiele, inyalo muode be ka njugu. Kata seche moko iyudo ka jomoko rege kendo inyalo wich e mkate. Soya bende mit kendo irege kamajan mikete chaye, ma ja adwen ohero ahinya nikech oonge gi gima wadendo ni.

Gigo makelo mor e tiponi en lee ,magi chalo lee mag bimbe kendo iyudo komigi chiemo, gilarore kanyo mondo omi giyud kendo gicham. En mor, ka lee gi chiemo kendo iyudo ka gichiemo mana ka dhano, iyudo bende ka gigo magitimo chalo mana ka dhano. To en gimaber ka lee mawadak godo bende warito maber mondo omi kik gihinyre, to kendo sama waritogi maber to giketo alwora marwa bende bedo maber. Nikech lee ka lee kelo ber kendo mor e alwora. Koro ka ang'iyo tiponi, to en mor kawan kaka oganda ,joka dhano warito alworawa, ma alworawa wayudo ka nigi lee kendo gi yiende. Nikech ok dewadagi e alwora maonge yiende.

Gigo manyalo yudo kuom timo tijni nge'ny nikech ma olemo ma nigi nengo ahinya ma dho wagunda dendo ni straw berry. Olemoni mit ahinya kendo en gi okelo minyonge kata omenda, kendo olemoni itiyo godo e loso gigo mimadho, mawadendo ni soda kata juices. Olemoni iyudo be ka, gigo machalo makati mag cake be iyudo kiloso kode, kendo seche moko inyalo yudo kolos gino machal kamano, kendo ikawo olemo iketo e wiye. Ober kendo oywayo wang' kendo olombo wang' bende, samokete kamoro. Koro olemoni en olemo ma nyadhi ahinya, kendo en gi ohala maber, kata kuom chiemo, omit e achama, omit e lemb kendo olungore ahinya. Emomiyo inyalo

Kaluwore gi tiponi ,en tipo mar masira mar apaya ,kendo masira mar apayani, naymburko otuomore gi apiko, chalo ni japikoni ne kalo kata ne go corner e mbele naymburko eka kuom hawi marach, ne nyamburko otuome ma wi nyamburko opudhore oko, kendo chalo ni wuon apikoni ohinyore marach, ma inyalo yudoni owito ngimane kata otere e kar thieth mondo omi oyud thieth. E bathe kanyo waneno ka ji ochung' Jogi chalo joma ne ni eyi nyamburkoni, kendo inyalo yudoni giyudo bwok maduong 'kuom gino motimore mar masira mar apaya. Bende anyalo jiwo jogo mariembo apiko, ni gibed kaging'iyo ndara maber ka giriembo, kata jogo mariembo nyamburko, nikech ok ging'eyo sano ma masira mar ndara nyalo makogi. Bende nyaka gibed jok mo

Gini nikod nengo ne jodak mag alwora wa. E yo ni, okonyo kuom boyo nyithindo go malayo e pien. Kata nyithindo matindo ma korka oya nyuol. Kendo iyudo ka oketo mine ler. Ler siwaya. Nikech ok inyal luoke, en gino ma itiyogo, bang' tiyogo to iwito. Kendo iyudo ka bende okonyo nyithindo nikech orito sienda nyithindo ok pudhre. Kinyalo pimo gi ndalo mane inapo gi gi lewni, kata gi gigo mawa gigo ma wadendo gi dho, dho, dho wagunda ni napkins. Koro gi sani to gini ber, kendo beche, be ogore piny. Iyudo ni iuse kata siling piero ariyo. Koro miyo mine tich mayot. Kendo korka luoko be okonyo mine. Nikech, luoko oko mar nyathi matin ne tek. Kendo ne iyudo ka ne omakore e lau ma lwoko ok yot. To gini nyaka ne kele ma wadendo ni diaper

Gini yudore alwora marwa kendo oyudore e utewa mawadakie, ahinya ahinya tiyude ei od losruok matin kata maduong'. koro tije maduong' okonyoga mana ka ng'ato osedhi olosore, tiyudo ka losruok omienore e bakundno, tinyalo kawe tiketo e sabun mar pi iole kor bakundno, tikawe turudho godo kor bakudno, mondo omi obed maler nikech bakul mar losruokno ng'ato ok nyal rudhe gi lwete nono kata gi gigo milwoko godo sande kata milwokruok go ma wawacho ni usi. koro iyudo ka mae ema lwoko bakund losruokno maler kendo orudho mogol gigo manyalo mienore, manyalo kelo chido ei od losruok, ahinya ahinya iyudo kirudho kode minyaga, bang' ka ng'ato osegolo losruokne maduong' no, tinyalo olo pi, kiseolo pi mineno kodhi, tikawo

Mae en othiwi miumbogodo kendi iyudo kong'eny e gwengego ma wach pi theko kendo isombo kiteroneji e utegi. Othiwini konyo nikech iyudo ka ng'ato nyalo ting'o gige umbo mang'eny moingo achiel mokditing' ka iliero e lweti. To samipangogi e i othiwini inyalo pango mang'eny kendo inyalo miyo tich mayot to be kendo dwaro ng'ano motegno nikech ywa othiwi ok en tich mayot. Koro othiwini konyo yawuowi be yudo yore mag yuto kata yorego mag omenda manyalo konyogi e ngimagi ma pile pile. Othiwini be iyudo ka okonyo e yore mamoko mopogore kata gi umbo. Inyalo yudo kitiyo kode e ting'o yugi e chiro.

Mae en tich mar lwedo mar loso apiko ma ok ochuno ni ng'ato nyaka dhine e mbalariany mondo omi odwog olosi. Tijni en tich minyalo tim kata gi ja klas adek, kodhi oneno anena gino ma itimo, kod kaka apiko olosi. Bang'e onyalo bedo gi lony mar tipo, mar loso ne ji apiko. Loso apiko ok dwar gigo mang'eny ahinya. Iyudo mana ka gik motiyo kodo e loso apiko gin gigo matin, kendo lony be mar apiko, en gino ma inyalo dhi kama ilose pile pile to ipuonji gi sano. Ok odwar tij buk kata ok odwar oboke malich mondo omi itim tijni. Kaka asewacho ni en tij lwedo, ahinya ahinya wayudo ka tije lwedogi gin tich ma ng'ato nyalo dhi to neno gi wang'e, bang' ndalo matin.

Mae en tich moro machielo mar lwedo ma iyudo ka jogweng' dhi to tong'o yien oko, topango, kosepango timoke mach kendo iiko gi lowo. Koseike gi lowo kuom ndalo adek, tidhi iyelo ,koel to iyudo ni oloso maka, Koro sama iseloso maka, tinyalo tero e chiro, mondo omiusi mondo omi iyud minyonge manyalo konyi e ngimani. Iyudo ka maka, ne jogo mawang'e kendgi, nigi ohala maduong' nikech moko iyudo ka be ok nyiew yienno mowang'ogo maka, to odwaro mana tich matek kendo otieno, nyaka isik ka ing'iye mondo omi kik omuom, olokre buru lilo. Tich maka kata use nigi pesa nikech ji mang'eny ama oganda mang'eny tiyo koda maka e yor tedo nikech iyudo ka beche yot kendo chiemogo miyudo ka

Mae en tich mar uso gigo mag gedo, mitong'o kigolo e yien, kendo ipayo maler tidhi iusone jogo madwaro gero udi. Koro iyudo ka tich mar uso bawoni ber nikech onge ot minyalo ger wiye maonge mbao miuso kaegi. Koro iyudo ni tijni nigi nengo maduong' e alwora marwa ,kendo okelo minyonge be ne weggi matiye. Tijni en tich mar tong'o yien ,kendo loso maler mibar maber kaes titere kanyo miuse, mondo omi okel minyonge mapile pile, be kendo kaka asewacho, wi udi onge minyalo yudo moger, ma ok otigi bepe mawaneno e wang' ong'we yamo. Koro tijni kelo

Gigo makelo mor e tiponi en weche mag tugo, kendo kaneno maber, irango maber, to aneno jogo kanie pap mar tugo opira, kendo konyo e del ahinya ni bang' kisewuok e tugo, tiwinjo kadendi yot kendo odwogo maber kendo remo koro ringe maber, koro iyudo kata ka jogo moti sama odhi e weche mag tugo kendo odhi ochikoree paw tugo, to gidwogo ka dendgi yot kendo ichako iyudo ka medogi kendo miyogi mijing'o mondo odiochieng' machielo kendo gidogi mondo omi gichikre kagigo opira. Opira be en gino mamiyo wang' mor ka sama ibet ineno ji ka tugo kendo iwuo e pap, mondo omi gilo goal. Moloyo en gino madhano ohero ahinya e piny masani mar neno kaka ji tugo. Emomiyo awacho ni tugo mar opira.